oompisai esukuul itumiyae enkoitoi e ecitizen .naa keret intoiwuo oleng amu kidim entowuoi aaku kelaaki aitumia esimu enye, niriwaa ormesej, nepuoi aing'uraa te system enaa ketabayie, neeku tii igolikinot kumok naatumi oleng' eipirta ena siai e ecitizen.

enkisuma oloing'ang'e naa aisidai oleng alang ene darasa amuu ore tenkisuma oloing'ang'e naa indim aikilikuanu poki toki nindim ataa iyieu niyiolou naa itum ake alang ene darasa amu ke minimum oleng entoki nikilikini oleng amu tina saa ake kilikini naa entopik ake duo nagiray aimaki kilikini alafu netii entoki neitu iyiolou kake ifaa ore tenkoitoi oloing'ang'e naa intoki alo aikilikuanu niyiolou aitobiraki ni elewa esidai oleng.

ore enayieu nainyiang'u esimu naa kang'as aikilikuanu intokitin pookin naaipirta ina simu, aa nchere kebaa enkima najing ina simu, kebaa atobikie inkolong'i aja, ama olbetiri lenye, kebaa capacity enkima naidm ai holder amaa ena simu kebaa storage naataa amu nena baa naa ifaa niyiolou, tesimu, amaa internet kibung te poki wueji, neeku amaa ena simu ki delicate tenaa kaji ikununo.

enaikash nibaya benki aikilikuanu ilomon ooipirta account ino amu, ninye esidai amu ninye nikidim atoliki eninkunayie mpisai aiteru, aiteru enkata apa niriwayiie, airiwaa mpisai inonok, kebaa balance niriwayie, te nkolong naje aikunaki nejia. alang ore esimu amu ketii intokitin nimitum aitobiraki naaipirta account ino.

ore teneyauni teknologia enkisuma e primary naa keisdai oleng amu kebol inkera ilukuny, oleng metaa iyiolo kumok, naa kifaa naaji pee iyiolou eton ira kiti, ore kuna baa pookin nilo oltungani ayiolou, tena kisuma esekondari, naa kegolu naa inakata amu miata resources kake ore primary tenitum ena teknolojia, naa idim oltungani ataa abarani oleng, kidim enkisum ang ashomo dukuya oleng tena siai enkisuma.

Ore enkolong e Diwali naa enkolong naaikilee erishata naa ore ilkule muhindi naa keya ninche enarishata naomon inkaitin ehindu. Naa ore sii too ilkuliek naa enkolong naishinda engeno emodai.

ore oltung'ani oji lwanda magere tenkop oljaluo naa kedamuni oleng tinaalo amu ninye naarri olarikoni apa looljaluo aataa ninye apa o hero lenye ore toolarrabali pookin netaa ninye lwanda magere olarikoni obaya naa kidimu olarrabal naa ina apa peetaa ninye ninye edamuni aisul tinakop.

ore ninye Wangari maathai netaasa apa esiai oleng nadamunyieki ninye naa ninye edamunyieki aisul tolosho le kenya yiolo tesiai eunoto orkeek naa ninye edamunyieki aisul amu ninye apa naiterua ina siai ni run ina siai ni champion ina siai naa ina piidol taata enkop e kenya ajo idol ajo keeta ormanyara sidai laa kidim aitumunyano tenkarake naa ninye Wangari maathai.

kituak naa kaidim ayanyita tookuna oitoi naapashari aa nchere tenelotu oltung'ani kitok itonita ninyototo aisho olorika naa ina oshi eji enkanyit tenaalo enkop ang ore sii ae toki naa indim sii dii naa yiolo peekimpot kitok naa ilo ikwet oleng ninining enejoit, yiolo toonkiasin enaa noo teningirara naaji aimaki embaye naa incho ilo tung'ani mikinkoo amu ninye naa orbotorr teyie.

enanarikino nias entoiwuoi tenetum enkerai enye oloirobi naa peyie ekuetie enkerai sipitali nataaniki aa ninche oshi epuo te murua enye naa neliki oldakitari poki natiu enkerai enye aa kanyio eninng'ito kening'ito enkima tenaa kirrokita tenaa kaji neya peyie etumoki naa oldakitari atareto nishori naa naara irkeek oifaa naaji nebak neeku nejia ikunari naaji entoiwuoi teneeku enoto enkerai enye oloirobi.

enkata natishipakinote iltung'anak eretoto e benki naa enkata naetuo benki naji ene cooperative neyau eretoto sapuk oleng aisho intoiwuo aa ntasati apa natii apa olturrur oji ewang'an nisho ninche impisai naiterunyie biashara apa enye aa ninche tenakata inkera enye aisumare negira sii aitotiyie irmareita lenye neeku ina reteto sapuk oleng apa etareto ina benki ilo turrur oji ewang'an.

ore too lomon oirpita erupare nehomoki naaduoninye aaya dukuya ninye oo governor oji joseph ole lenku , neyai ninye apuo akilikuanishore ene gira aikonaa impisai e county amu etejoki maing'urai keeta ina county erupare sapuk oleng', naa ina pee ehomoki aya ilo governor tedukuya inakikao esenet meshomoki aikilikuanishore , aajoki kamaa impisai kaji eima amu ijo dii kenoto county erupare sapuk oleng' melaa iltung'anak kumok.

kekumok oleng' kiayiasin naishoyo seirkali emu enaitoi e digital, aa nchere ore enatoki naji SHA aaninye tata egirai atumia tena siai ebiyotisho naa idim oltung'ani applier tesimu aa dual, ake te simu namba naaje nitum ake ero toto, ekiruakini ake or message nilo naake aitau badaye , neeku ore enasiai oo isimui newua eretoto oleng' .